Ichechu ko amunei sikonomekei temisietab gotab selele ak minutik chechang, amunee ne tai ko rahisi en gotab selele keter mionwogik ak taritik cheimuch kongem minutik, gotab selele ko kikitech ak selele neimuch koter taritik komachut orit siko ngem minutik, amunee nebo aeng ko rahisi kerip akwaindab ngungunyat ,selele kotere beek chechang en kasartab ropta cheimuch kolaa akwaindab ngungunyat, amunee nebo somok ko gotab selele koripe minutik ko maibet beek, amunee nebo angwan ko gotab selele kochamchin temindet kominso en kasarta ake tugul kasarta nebo ropta anan kasarta nebo kemeut ngamun rahisi en gotab selele kirechi beek minutik.